Ĩĩ, nĩthondekete demu ithatũ, iria hũthagĩra gũtega maaĩ makĩguo na mabura, nao arĩmi aingĩ mahũthagĩra demu icio kũgetha maaĩ hĩndĩ ĩria kũraira, magacoka, makahũthĩra maaĩ macio imera ĩria ĩtakoragwo na mbura, kũhanda na gũkũrithia irio ta nyanya, karati, nyeni, waru na mboga, nĩimahotithagia kũgetha rĩria gũtari na mbura, noguo irio ciao igakorwo na mieke ya kũona thoko njega, na thogora ũria, mangĩenda tondũ ti andũ aingĩ makoragwo makĩgetha irio mũthemba ũcio hĩndĩ ĩyo, ningĩ maaĩ macio nĩ mahũthĩkaga harĩ kũhe mahiũ rĩrĩa kwara.

Matigĩrĩre mĩtambo ĩyo ĩna hinya ũndũ o na andũ aingĩ maingĩra ihinda rĩmwe no ĩkũruta wĩra o wega, ningĩ matigĩrĩre nĩ mekĩra rũthiomi rwa gĩthwaĩri, rũrĩa andũ aingĩ mahotaga gũthoma na magataũkwo, ningĩ matware ithomo icagi-inĩ gũthomithia andũ ũria marĩgĩrĩire kũhũthĩra mĩtambo ĩyo kũgerera thimũ-inĩ ciao cia moko, nĩgetha manyihie mũhatĩkano wobici-inĩ cia Huduma noguo aruti a wĩra a Huduma makorwo na ihinda ihũthũ, tondũ andũ arĩa marĩ thiaga kũu nĩ andũ arĩa mena mabata ma igũrũ.

Nĩ njĩra ya kũhũra maaĩ na mĩberethi na kũhũthĩra macini, tondũ mũgũnda wakwa ũkoragwo ũhana kũambatĩra. Namo maaĩ ndutaga harĩa rũĩ-inĩ, mũhuro wa mũgũnda waka. Ũguo ngarĩma mwena wa rũgongo, na ingĩĩkĩra mĩberethi itekũhũra maaĩ macio, matingĩambata, kwoguo no nginya hũthĩre macini nĩgetha hote gũkinyĩra irio iria nĩmĩte mwena wa rũgongo. Ningĩ hena mwena nĩmĩte o kũu mũhuro, onongorwo ti gĩcunjĩ kĩnene, kũu no hũthĩre maaĩ ma mĩberethi magĩikũrũka matakũhũrwo na macini tondũ, ningĩ kũgũrĩra maguta ma kũhũra nĩ kũongagĩrĩra thogora wa ũrĩmi na irio iria nĩmaga kũu maita maingĩ nĩ nyeni, ũguo ti nyeni cia kwendia atĩ ũndũ igũcoka cinjokerie mbeca iria ndahũthĩra ngĩhũra maaĩ.

Maĩ ma kũhũthĩra kĩmera kĩa riũa ngoragwo ngethete hĩndĩ ĩrĩa kũraura ngamagethera ndemu-inĩ. Ningĩ nĩhũthagĩra maĩ ma rũĩ marĩa me mũhuro wa mũgũnda wakwa. Rũĩ rũrũ nĩrũkoragwo na maĩ maingĩ ũguo maĩ maruo hũthagĩra kũrĩma irio ta mbembe na macani tondũ nĩmo mahũthagĩra maĩ maingĩ. Nacio irio ta nyeni, karati na matunda hũthagĩra maĩ ma ndemu, na koguo ngatigĩrĩra o irio nĩciaigania maĩ . Hũthagĩra mĩberethi kũhũra maĩ macio, na ngatigĩrĩra ndamahũra maita matatũ harĩ kiumia, rita rĩmwe harĩ mĩthenya ĩyo ya kũhũra, tondũ macio nĩmaiganĩte irio ningĩ ngagirĩrĩria gũthũkangia.

Rũthiomi ruĩtũ nĩruo rũkoragwo rũrĩ rwa bata harĩ ũndũire witũ, na gũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩmarũiga na nĩmarũmenyerera, rwa njagia gũthomithio kuma njiarwa nginya njiarwa. Ciana nĩitwarago kũrĩ cũcũ wao kana guka wao magathomithio ũhoro wa mĩtugo na mĩikarĩre ya ũndũire witũ kuma kũrĩa twaumire, na mathomithagio makĩhũthĩra rũthiomi rũitũ. Ningĩ nĩgũkoragwo na ndungo cia ng'ano, mĩthako ya thinema na ngerekano ĩrĩa ĩhũthagĩrwo gũtigĩrĩra kĩrĩra gĩothe kĩa ũndũire witũ nĩgĩakinyĩra, mũndũ wothe ũrĩa ũrakĩbatara na njĩra ya mwanya. Nyĩmbo citũ nĩcithakagwo mamburainĩ mothe iria citungĩtwo ciĩna ndũmirĩri ya gũthomithia njiarwa.

Atongoria metana mĩcemanio, andũ nĩ maumĩraga ĩ ta njĩra ya kũmonia ũrĩa mamahete gĩtĩo. Ningĩ nĩmathikagĩrĩrio ũrĩa mauga gũtarĩ kũgĩrĩrio kana gũikĩrio ciugo rĩrĩa maraaria. Ningĩ nĩ mainagĩrwo na magatungĩrwo nyĩmbo cia kũmagoca, ciakuonania ũrĩa mekĩire rũrĩrĩ, na ũrĩa andũ makenaga na magetĩa nĩ gũkorwo magĩtanio na atongoria caio. Nyĩmbo ici cinagwo kuma nĩ ciana iria nyinyi nginya andũ arĩa anene. Ningĩ nĩ marugagĩrwo na kũnyĩtwo ũgeni na njĩra ya gĩtĩyo na makĩinũka magatugwo na iheo.

Nĩgũkoragwo na mambũra harĩa andũ a mũciĩ na arata mokaga hamwe kũrĩa kwĩna gũkũngũĩrwo, magacoka makaruga irio mĩthemba ngũrani ngũrani. Nĩgwĩtagwo andũ a gũtunga nyĩmbo arĩa mainĩte nyĩmbo ikonainie na igongona rĩu. Nĩgũkoragwo na ahunjia, andũ nĩmarĩaga hamwe makanyuanĩra na magakenanĩra, gũkainwo gũkahunjio gũkahoywo nao ene igongona makarathimithio. Ũkoragwo wĩ mũthenya wa mwanya tondũ andũ a mũciĩ nginya arĩa matonanaga maita maingi nĩmagĩaga na mweke wa kuonana, makaranĩria na makamenya ũrĩa maũndũ mahana.

Mambura ya ma ũhiki maharagĩrĩrio kwa mũthuri, kũrĩa andũ a mũciĩ kuma kwa muthuri na kwa mũtumia mokaga hamwe, hamwe na arata ao na andũ a itũra. Nĩgũkoragwo na iruga rĩa mwanya rĩa irio cia kĩũndũire ta mũkimo wa njahĩ na marigũ. Ningĩ nĩgũthĩnjagwo nyama cia mbũri iria ithĩnjagwo na ikaharĩrio nĩ athuri. Nĩgwĩtagwo mũhunjia ũrĩa ũnyitithanagia ũhiki na maita maingĩ wambaga ũgatũarwo kanitha-inĩ magacoka makainũka gwĩka mambura ma ũndũire, haha nĩho mũthuri augithagio mĩhĩtwa mena mũtumia wake. Magacoka makaheo iheo kuma kũrĩ aciari na arata. Nĩkũinagwo nyĩmbo cia ũndũire cia kũrathimithia ũhiki ũcio

Ũndũ ũyũ nĩ ndĩwendete mũno, tondũ haha nĩho hatũmaga ciana imenye gũthoma, na iria itowĩ gũthoma biũ nĩ ikoragwo igĩthomithio nĩ ici ingĩ, ningĩ ikagĩa na wendi makĩria wa kũmenya gũthoma nĩgetha ihanane na arĩa angĩ, oho ciana haha nĩho cigĩaga na ũrũme wa kwaria mbere ya andũ, na matukũ-inĩ ma thutha ũyũ nĩ ũndũ ũmateithagia mũno, ningĩ ihinda-inĩ rĩrĩ nĩho mũrutani amenyaga mwana ũrĩa mũgĩ mũno, na ũrĩa ũtigĩtwo thutha hanini, nĩgetha akahota kũmũteithia, ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga ciana irũmĩrĩre gũthoma ona mangĩikara haha ta mathaa merĩ makũrũmĩrĩra mũndũ atekũigwa kuma nja, kana gũcũnga na makiuma hau agakorwo nĩ anyitĩte kĩrĩa gĩothe gĩgũthomithagio, kũrĩ ũrĩa angĩgũikarĩte thĩ gĩtĩ-inĩ.

Ĩĩ ũndũ ũyũ nĩ wabata mũno, tondũ thikũ ici maũndũ marathiĩ magarũrũkĩte mũno, na tonginya mũrutwo kana mũrutani aingĩre kĩrathi nĩgetha gũtuĩke nĩ gwathomithanio, kũhe ciana ici ũgĩ ũyũ wa kĩmĩtambo nĩ ũkũmateithia rũciũ rwao kũhota kwĩyethera mawĩra, na ningĩ kũhota gũkinyĩra motungata ngũrani ngũrani, tondũ mahinda maya nginya motungata ma thirikari mothe nĩ maracenjia magekĩrwo ng'enda-inĩ, ningĩ mawĩra maingĩ ma kwĩyandĩka kana makwandĩkwo nĩ marabatara mũndũ wĩna ũgĩ ũyũ, nĩgetha ũhote gũtwarana na mahinda, arutwo aya no marateithĩrĩria aciari ao arĩa matageire mweke wa gũthoma mathomo maya ma digital, noguo makahota kũmahũthĩria mũtũrĩre rĩrĩa mabatara kũingĩra ng'enda-inĩ.

Nĩ cihũthagia mũtaratara wa kũrĩha tondũ gũtirĩ handũ mũndũ abataraga kũihũria maratathi, kana kũgarũrĩrwo mbeca, kana gũthiĩ kũara raini. Ũhũthagĩra thimũ yakũ na ũkarĩhĩra kĩrĩa ũkwendaga kuma harĩ mũgũri waku. Kwagĩrithia njĩra ici, thogora wa gũtũma mbeca icio cia kũgũra kĩrĩa mũndũ arenda, nĩwagĩrĩire ũrengarengwo nĩgetha mũgũri agakorwo atarahinyĩrĩrĩka mũno. Ningĩ, mĩtambo ya gũtũma mbeca ici kuma bũrũri ũmwe nginya ũrĩa ĩngĩ nĩyagĩrĩire gũthondekwo ũndũ atĩ mbeca icio ciatũmwo citirĩ ikaraga gũkinya ciatũmwo.

Wambere nĩ kũruta na gũtũma mbeca. Nĩngoragwo na ihinda ihũthũ mũno gũtũmĩra andũ aitũ mbeca arĩa me kũnene kana gũthiĩ kũrĩha mbeca cukuru ya mwana wakwa tondũ ndĩbataraga gũthiĩ kwara raini bengi-inĩ yao. Ningĩ ingĩruta wĩra handũ nyendaga gũtũmĩrwo na thimũ noguo ĩkahũthĩria maũndũ. Ningĩ nĩhũthagĩra thimũ ĩno yakwa mũno harĩ wendia wa indo ng'enda-inĩ tondũ nĩndĩ biacara ya kwendia indo cia ũthaka. Ũndũ ũyũ nĩũndeigathia tondũ ona rĩu ndikomboraga nyũmba ũrĩa ndakomborete nyũmba ya biacara, hũraga indo ciakwa mbica ngacianĩka ng'enda-inĩ na ngetha agũri o kũu ng'enda-inĩ makagũra na ngamatũmĩra. Ũguo maita maingĩ ndutagĩra wĩra o haha thimũ-inĩ ĩno yakwa ya mombaero.

Nĩ ũnyihĩtie woici mũno, na ũhũthĩri wa mbeca itakinyanĩire ikĩro, tondũ thikũ ici andũ a biacara na aheani a motungata mendaga kũrĩhwo kũgerera thimũ cia moko ningĩ ũngĩthiĩ kũrĩha na mbeca baribari nake mũkũhei ũtungata akorwo ndarĩ na mbeca bunjĩku no ũmũrĩhe na thimũ na ũguo ũkanyihia mathaa makũgũra na kwendanĩria. Mahinda maya ona ngĩkorwo ũgĩthiĩ na barabara gĩcigo-inĩ gĩa guitũ na wone kĩndũ gĩa gũkenia na ũkorwo ndũrĩ na mbeca baribari, wĩna mweke wa gũkĩgũra kũhũthĩra thimũ noguo ũgatũma andũ mendie mũno, ningĩ nĩ ũrengaga thogora ũrĩa umanaga na kũruta mbeca icio ũrĩhe ciĩ baribari, tondũ namba nyingĩ andũ arĩa mahũthagĩra citibataraga kũrĩhwo.

Ya mbere nĩ kũgereria mĩberethi irio-inĩ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩtũrĩtwo tũmarima tũrutaga tũmaaĩ ta tũmatata twa mbura na tũrutagĩra o hau ũguo mĩri-inĩ ya irio tũitaga tũmaaĩ o tũnini tũnini, njĩra ĩno nĩ njega tondũ ĩtigagĩrĩra o mũmera nĩwona maaĩ ma kũigana na ningĩ nĩgiragĩrĩria maaĩ gũthũkanga. Nĩhũthagĩrwo mĩgũnda ĩrĩa mĩnene nginya ĩrĩa ĩtarĩ mĩigananu na maaĩ magakinya handũ hothe. He njĩra ĩngĩ nayo ya kũhũthĩra tũmĩberethi tũigagwo gatagatĩ-inĩ ka mũgũnda tũgĩthiũrũrũkaga harĩa igũrũ tũitagĩrĩria maaĩ ta mbura ĩno nĩ njĩra njega onakorwo nĩrĩ goro tondũ nĩtigagĩrĩra maaĩ nĩmakinyĩra irio ciothe, mũno harĩ irio iria itambataga na igũrũ mũno.

Citirĩ na ũgitĩri wa kũigana, tondũ o ho nĩ ũkoraga he mũndũ wa gatatũ waingĩrĩra, gatagatĩ ka mũgũri na kambuni na akoya maũndũ ma mũgũri, indo ta namba yake ya mwanya ya thiri ĩrĩa ihũthagĩrwo kũruta mbeca na namba ciake cia ibandĩ, nogakora nĩ mahota kũiya mbeca kuma harĩ mũgũri, ningĩ aruti acio a wĩra nĩ ũkoraga maita maingĩ nĩ moya namba icio cia mũgũri na magathiĩ gũcihũthĩra ũrĩa gũtagĩrĩire, kũrigĩrĩria maũndũ maya matikaumĩre kambuni icio ciagĩrĩire kwandĩka ataraamu a mĩtambo ya ng'enda, gũtigĩrĩra nĩ yarehe ũgitĩri harĩ mũgũri, ningĩ kwandĩka andũ mehokekete andũ matagũthiĩ na, kũhũthĩra maũndũ ma mũgũri nakũu nja ya wĩra.

Mũndũ arĩkia kũhurũka rũrĩrĩ-inĩ rwitũ andũ a nyũmba, arata na andũ a itũũra nĩ macemanagia gũcakaya kwa mũndũ ũcio, nĩ gũcakayagwo kwa ihinda rĩa makĩria ma thikũ ithano na hĩndĩ ya macakaya atumia nĩ mathiaga makũĩte ngũ na ciondo ciĩ na irio cia mĩthemba ngũrani ngũrani o mũthenya, makaruga na makahe andũ arĩa mokire gũcakaya mũciĩ-inĩ ũcio, nao andũ a nyũmba nĩ macemanagia nĩ ũndũ wa mĩbango na makamenya harĩa ma kũharĩria mũndũ wao agathikwo, irima nĩ rĩenjagwo mũthenya ũmwe mbere, na harĩa rĩenjagwo honanagio nĩ athuri a itũũra na andũ a mũciĩ, mũthenya wa mathiko andũ othe nĩmokaga, mũndũ agacoka akahurũkio, nĩ gũkoragwo na ahunjia a kanitha na nĩkũinagwo, macakaya marĩka andũ a nyũmba nĩmatigagwo kũbanga maũndũ ma mũciĩ wao, na o andũ aitũra rĩu makainũka.

Rũracio no nginya rwĩkwo hĩndĩ ya ũhiki, mũirĩtu no nginya agũrwo na andũ mathiĩ kwao matware indo iria metĩtio nĩgetha ũhiki wĩkĩke. Mũthenya ũcio wa ũhiki no nginya andũ a nyũmba cierĩ marĩyanĩre hamwe kuonania ũigwithanio na ũrũmwe wa nyũmba icio cierĩ cĩarĩkia gũka hamwe. Ningĩ no nginya kũgĩe na mĩhĩtwa gatagatĩ ka mũthũri na mũtumia acio marĩkia kũhikania ĩrĩa ĩrũgamagĩrĩrwo nĩ athũri a kĩama kana a kanitha. Arĩa marĩkia kũhikania no nginya marathimwo nĩ athuri a kĩama na atumia nao mamainĩre

Mathomo ma video nĩmakoragwo me ma bata makĩria tondũ mũndũ nĩarona kĩria arathomithio na akahota gũtaũkwo makĩria tondũ nĩarona ũrĩa angĩrũmĩrĩra mathomo marĩa marekwo harĩa gũkĩra mathomo ma gũtarĩria na thauti tu. Ningĩ video nĩĩtũmaga andũ marũmĩrĩre nginya mũico wayo tondũ marona ciĩko na maita maingĩ ciĩko icio nĩikoragwo na kaũndũ karamagũcĩrĩria rĩngĩ mũndũ ũrĩa areka, rĩngĩ mũndũ ũrĩa arĩ hau video -inĩ ehumbĩte kana ũrĩa ahana ũkĩringithania na thauti kaingĩ thauti ĩ iki andũ nĩmacũngaga kana makaremwo nĩ kũrũmĩrĩra nginya rĩrĩa thauti ĩyo ĩrĩrĩka.

Thirikari nĩyagĩrĩire gũtigĩrĩra nĩ yaka macukuru maingĩ mĩena ĩrĩa itiganĩirio marĩa marĩkuhagĩrĩria andũ aingĩ, tondũ ũkoraga mĩena ĩyo cukuru ti nyingĩ noguo ciana igakorwo nĩirathiĩ handũ haraya mũno, na ingĩ ikarega nginya thukuru nĩ ũndũ wa kũnoga, ningĩ thirikari nĩyagĩrĩire kũiga kĩgĩna kĩrĩa kĩrĩtigagĩra mwana ũcio wa kũnene nĩaheyo nguo cia gũthoma na irio tũhũ, nĩgetha ciana icio igĩe na wendi wa gũthoma, thirikari o ho nĩ yagĩrĩire yongerere arutani arĩa marutanaga na kũu, mbeca cia marĩhi mao ma mweri, na mamahe nyongerera njega, nĩgetha makorwo na wendi wa gũthomithia ciana icio wega, ningĩ nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo na wũigĩrĩrĩki harĩa andũ arĩ mehokeirwo ciana icio ta arutani na anene a matũra, nĩgetha gũtigĩrĩra kĩndũ gĩothe kĩaneanwo cukuru-inĩ gĩtungatĩre ciana icio nĩgĩakinya na nĩkĩa rutithio wĩra.

Yagĩrĩtie gĩthomo mũno gũkũ gwitũ tondũ, mahinda maya mwana wĩ cukuru nĩ arahota kũingĩra ng'enda-inĩ na agathoma kĩrĩa athomithirio nĩ mwarimũ kĩrathi, kwa njĩra ya ũriku na ũgakora nĩ ataũkwo makĩria ũkĩringithania na ũrĩa athomithirio. Ningĩ arutwo nĩ marahota kũhũthĩra tekinoronjĩ, gwĩthomera kĩrĩa mũndũ araigua nĩ kĩramũkenia mũno, na akahota kũhũthĩra mathomo macio na kwona ũmatho wake wa o mũthenya. Oho arutani nĩ mahũthĩirio wĩra mũno, tondũ rĩu to nginya mũrutani athiĩ kĩrathi gũthomithia, no athomithie arĩ o kũrĩa arĩ mathaa marĩa maiguthania na arutwo ake. Ningĩ nĩ ũhũthĩtie ũhoro wa kũheana maũmĩrĩra ma igeranio, tondũ rĩu aciari maramũkĩra maũmĩrĩra macio kũgerera thimũ ciao cia moko, mahinda marĩa arutani marĩkia gũthũrima maũmĩrĩra macio.

Ũrĩmi wakwa maita maingĩ, ũhũthagĩra maĩ ma mbura tondũ, gũkũ guitũ mĩeri mĩingĩ ĩkoragwo ĩrĩ ya kuura noguo ũgakũra tũtirabatara gũitĩrĩria maĩ mũno. Ningĩ irio iria tũkũragia gũkũ, ta mbembe ona wahanda cikorwo nĩ mbura nĩ ihotaga kũmĩrĩria mĩeri ya riũa nginya mbura ĩkaura rĩngĩ. Maĩ ma rũĩ marĩ oho no nĩ makoragwo na thogora mũnene mũno kũmahũthĩra harĩ ũrĩmi, tondũ wa thogora ũrĩa umanaga na macini cia kũhũra maĩ macio, mambate kuma ngurumo nginya gũkũ rũgongo kũrĩa ngoragwo nĩmĩte

Wa mbere kũringanaga na nĩ irio irĩkũ ndĩragetha, irio ya mbembe gũtigĩrĩra gũtirĩ na ũthũkangia woka hĩndĩ ya kũgetha, ciendaga kũgethwo hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa, nĩgetha gũtigĩrĩra nĩ cioma wega citikaiye gũbutha ningĩ cia rĩkia kũgethwo nĩ cia nĩkagwo ihinda inene gũtigĩrĩra citinaingĩria ũgũnyu, nacio irio ta waru kũmenyerera magetha wethaga andũ a wĩra arĩa mamenyerete kũruta wĩra waru-inĩ gũtigĩrĩra ma makĩenja waru icio matina citemanga kana mathikania ũguo kũnyihia magetha.

Wa mbere mbegũ ĩyo ndahandĩte ndamĩgĩrĩte kũrĩ ataramu a ũrĩmi agĩ thirikari ũguo yarĩ nginyanĩru ikĩro nanĩ mamenyaga nĩ ĩkwagĩrĩra gĩcigo-inĩ gitũ tondũ ya thondeketwo ĩrĩ ya gĩcigo gĩa kũu nĩmaga, ningĩ ndatua kũmĩenjera marima, ndenjeire o ũrĩa ndataraĩirio na ngĩtagania ũrĩa ya gĩrĩire, mboco ĩyo yarĩ ya gũtamba noguo ya umĩra igũrũ nĩndamĩhandĩire mĩtĩ ya gũtamba nayo ngĩcoka ngĩmĩhũra ndawa ya heho ndĩkahĩe tondũ gũkũ nĩ kũrĩ heho mũno, ndawa ĩyo ndamĩhũraga rita rĩmwe harĩ wiki nginya mweri wa mũico wa kũgetha, nĩ ndamĩrĩmĩire rita rĩmwe ĩtana nyitana naya nyitana ndia cokire kũu rĩngĩ na icembe, ũguo ngĩmĩhe kanya ga gũtherema, ya kũra ndamĩgethire ĩĩ njigũ tondũ nĩ ndonire ndererera yũme ĩkoma hĩndĩ ĩrĩa gũgakorwo na mbura na nĩ ĩgabutha mũno ũguo nĩkio ĩraheire maciaro mega.

Mĩmera ĩbataraga rĩera ngũrani ngũrani, kwĩ mĩmera yendaga rĩrĩa kũrĩ na mbura nyingĩ ,ta mbembe, ĩbataraga maĩ maingĩ nginya rĩrĩa ĩgakinya hĩndĩ ya gũkũra, ningĩ kwĩ mĩthemba ya irio ĩthũkagio mũno nĩ rĩera rĩa heho, ũguo ũgakora mahinda ma heho mũndũ nĩ acenjia ũrĩmi wa irio ta mboco na waru, tondũ nĩ ũkũhũthĩra mbeca nyingĩ mũno ũgĩcigitĩra kumana na heho na mũico mũico ũkaga gĩa kũgetha, harĩ irio citendete maĩ maingĩ ta itũngũrũ cia ngwacĩ na ũguo kĩmera kĩrĩa kwĩna mbura nyingĩ mũno, mũndũ nĩ acenjagia kĩmera kĩu ũgatiga kũhanda itũngũrũ icio ũgetha kĩndũ kĩngĩ kĩrabatara maĩ.

Icagi nyingĩ cia bũrũri-inĩ ũyũ nĩ gũkoragwo na maũndũ megiĩ ũrĩmi, kwoguo marĩhi ma thimũ na makorwo marĩ mega mũno gatagatĩ ka arĩmi na endia, mũrĩmi rĩrĩa arathiĩ gwetha indo cia ũrĩmi nduka-inĩ cia wendia wa indo icio, akarĩha akĩhũthĩra thimũ noguo ũkahũthia njĩra ya ũgũri wa indo icio, ningĩ rĩrĩa marendia irio ciao kuma mũgũnda-inĩ makarĩhwo kũgerera njĩra ya thimũ, nĩngĩ harĩ ũkui andũ arĩa makuaga na ngari icagiinĩ magĩrĩire kũrehe marĩhi ũkĩhũthĩra thimũ nĩguo manyihie ũkũi wa mbeca baribari na mĩhuko ũrĩa ũrĩ ũgwati-inĩ wa kũiywo.

Sacco nĩ ikoragwo irĩ njega harĩ kũheana motungata ma kũigithia mbeca ciaku, o kahora, o kahora, na macongũrĩro ũgakora nĩ wahota kwĩigĩra kĩgĩna kĩega, ũngĩka ũndũ mũnene na kĩo. Ningĩ harĩ mbeca icio ũraiga, nĩ hakoragwo na maciaro macio marĩa wamũkagĩra kwa ihinda rĩrĩa mwĩranĩire na andũ a Sacco ĩyo. Noguo ũgakora nĩ njĩra njega ya kũigithia mbeca kũrĩ gũciga nyũmba kana handũ hangĩ itara ciara. Ningĩ nĩ maheanaga marũni, waigithia nao. Nocio nĩguo ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno, tondũ ũngĩoya ngombo harĩ o makũheaga kũringana na mbeca iria wĩigithĩtie kuo. Ningĩ njĩra yao ya kũheana ĩkoragwo ĩĩ hũthũ tondũ no mũndũ wethaga agagwĩkĩrĩra thaĩni, na ndũgũtinda ũkĩandĩkĩthia indo ciaku. Ningĩ, kũrĩha akoragwo arĩ raithi, tondũ no kũiguithania mũiguithanagia ũrĩa ũrĩ rĩhaga na nyongerera ya marĩhi macio ma ngombo ĩkoragwo ĩtarĩ igũrũ mũno, ũguo nĩ ũndũ ũkũrĩha ũtakũigua kũhatĩrĩrĩka.

Ngombo nĩ irĩ ũgwati mũno, ũngĩkorwo ndũrĩ ũndũ ũreka ũragũcokeria mbeca ũkahota gũcirĩha. Nĩ ũkoraga nĩngĩ okorwo nĩ ngombo cia bengi, kaingĩ nĩ ciũkaga na maciaro me igũrũ mũno, noguo ũgakũra nĩ irahatĩrĩria mũndũ ũrĩa ũracioya. Andũ nĩ metigagĩra rĩngĩ ũngĩoya mbeca icio, harĩa wathiĩ wacigĩrĩra okorwo nĩ ta ũrĩmi-inĩ kana biacara-inĩ ciage gũcokia, noguo ũgakora mũico mũico nĩ ũgoka gũtahwo indo iria wandĩkithĩtie cikũrũgamĩrĩre kana okorwo nĩ Sacco andũ arĩa magĩgwĩkĩrĩire thaĩni magathiĩ gũtahwo arĩ o. Ningĩ kũrĩ andũ metigĩrĩte ngombo ici, nĩ gũkorwo rĩngĩ hau mbere nĩ macioete makĩremererwo nĩ kũrĩha na marĩa mamakorire nĩ maũndũ matangĩenda kwona rĩngĩ, kana ona makĩona mũndũ ũcio oete akĩremwo nĩ kũrĩha na maũndũ matiakarire wega.

Kuma thirikari yarehe motungata mao maingĩ nenda-inĩ cia intaneti, maũndũ nĩ mathire mahũthĩte na rĩu ũgakora andũ aingĩ matitindaga magĩthiĩ gũcerera ma wabici, gwetha motungata maya tondũ mũndũ nĩ ahotaga kwĩĩkĩra maũndũ kũgerera thimũ-inĩ yake arĩo mũciĩ na akarĩkia. Mamwe ma motungata maya nĩmo marutagwo nĩ aruti a wĩra a thirikari arĩa mandĩkĩtwo mawabici-inĩ, ũguo ũgakora mũhatĩkano nĩ wathira mawabici-inĩ na ũguo aruti aya a wĩra nĩ maga wĩra, ũguo maita maingĩ thirikari ĩkamarekereria mathiĩ magethe mawĩra kũngĩ kana ĩkamanyihĩria mathaa ma kũingĩra kũruta wĩra. Noguo makanyĩhĩrio mbeca ciao cia marĩhi marĩa marĩhagwo o mweri.

Maita maingĩ ngombaga mbeca thimũ-inĩ yakwa harĩa M-Shwari kana KCB, icio rĩu nĩ mbeca cia mahũthĩro ma biacara kana ũrĩmi, no noũkore rĩrĩa ndĩrathiĩ gũkomba kũu mbeca iria ndĩrenda nĩ nyingĩ na nĩ ndĩroete tũbeca tũnini Fuliza rĩu ũgakora nĩ ndaimwo kũrĩa nginya ndĩkie kũrĩha Fuliza na ũgakora ndinoya mbeca icio ihinda rĩrĩa ngũciendaga, ningĩ no ũkorwo hĩndĩ ĩyo ndĩrathiĩ gũkomba nĩ ndakombete rĩa mbere ngĩcerithĩria rĩngĩ na thikũ ciganona na ũguo ũgakora nĩ manengera mbeca iria maranjĩrĩire cia ngombo ũguo ngũkomberwo tũbeca tũnini, ningĩ nĩ hakoragwo na ũritũ wa kũrĩha mbeca cia nyongerera, iria cikaraga igĩcenjagia mahinda kwa mahinda.

Mũndũ nĩ ahotaga gũcokanĩrĩria mbeca ciake tũnini, tũnini ũgakora nĩ wa gũra kĩndũ ũtangĩahotire kũgũra tondũ ndũngĩahotire kũnyita mbeca icio rita rĩmwe. Ningĩ nĩ itethagĩrĩria mũndũ kuoya ngombo, magakũhe ngombo ũrarĩha kahora kũringana na ũrĩa mũkũiguithanĩria na njĩra ciao cia kũihũria ngombo icio cikoragwo ciĩ hũthũ harĩ mũndũ oro wothe. Na kũrĩ makũheaga ngombo nginya maita matatũ, ma mbeca iria wĩigithĩtie kũu. Ũguo ũgakora no ũhote gwĩka maũndũ manene mũno mũtũrĩre-inĩ ta kũgũra mũgũnda na gwaka.

Kũrĩ kambuni iheanaga mbeca cia ũrĩmi. Ũguo ici iroraga arĩmi oothe na ndũngĩheo ngombo icio ũngĩkorwo we ndũkoragwo ũkĩrĩma, ũguo mokaga makona mũgũnda waku, noka matarĩria kĩrĩa ũrenda kũrĩma, na mũigana wa mbeca iria ũrenda. Kũrĩ nao makũheaga ngombo ya indo icio cia ũrĩmi ũguo ũgakora handũ ha mbeca, makũhe indo ta mbegũ. Ngombo ici maita maingĩ irĩhagwo warĩkia kũgetha kĩu wahandire, kana ũkarĩha o kahora kahora, nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgakinya kũgetha, bata wagetha thutha wa mweri ũmwe ũgakora ũrĩhĩte ngombo ĩyo, maciaro mayo makoragwo marĩ thĩ mũno. Ningĩ nĩ kũrĩ ngombo iheagwo andũ a thoko ici cia haha gĩcagi, arĩa mendagia indo cia kũrĩa matunda icio maheagwo mbeca nini na irĩhagwo o mweri, no nyongerera ciacio nĩ ikoragwo ciĩ igũrũ hanini, no ndũngĩringithania na cia kambuni ici nene kana mabengi.

Magĩrĩire gũthomithia andũ bũrũri-inĩ gwothe, ũhoro wĩgie kũhũthĩra tekinoronjĩ nao arĩa maikaraga icagi-inĩ, mathomithio kũgerera radio iria ihũthagĩra rũthiomi rwao, kũgĩe na tabarĩra iroka mahinda kwa mahinda kũmathomithia nginya macukuru-inĩ kũrĩa ciana ciao ithomagĩra na makanitha-inĩ, ningĩ nĩmagĩrĩire gũtigĩrĩra motungata maya nĩ monekana nĩ na rũthiomi rũrĩ na ũtaũku makĩria kũrĩ andũ othe, ta rũthiomi rwa gĩthwaĩri, oho matigĩrĩre mĩtambo ta ya intaneti ĩrĩa ĩgũtũma maũndũ maya mekĩke nĩ ya gacĩrithio bũrũri-inĩ wothe nĩ getha mũndũ arĩ o kũrĩa arĩ ona korwo nĩ gĩcagi thĩinĩ atĩa no ahote gũkinyĩra motungata maya atagũthĩnio nĩ intaneti.

Mwana wothe, gũtirĩ kĩndũ atangĩrutwo na anyite ona angĩkorwo arĩ kũraihu atĩa angĩthomithio na wendo no anyite, thirikari nĩyagĩrĩire ĩkinyanĩire mĩtaratara ta ya kũheana komputa cia kũigana macukuru-inĩ macio maraihĩrĩirie, ningĩ matigĩrĩre thitima nĩ cia kinya macukuru-inĩ mothe ma icagi-inĩ nĩgetha gũtigĩrĩra mathomo maya nĩ makinyanĩra, macoke mandĩke arutani erũ arĩa mathomeire mohoro ma digital nĩgetha mahote gũthomithia ciana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Aciari na ciana cia mũthuri, mokaga mũthenya ũcio mũhiki akinya, makamũnyita ũgeni nĩ arugagĩrwo wega akarĩa na akonio gwa gũkoma na thikũ cia mbere ndaheagwo wĩra o wothe no nĩ athiũrũrũkaga akĩonagio mĩhaka ya mũgũnda na kũrĩa mũthuri wake agĩrĩirwo kũgaĩrwo na ũtonga wa nyũmba ĩyo, ningĩ thikũ cia mbere aikaraga na mamu wa mũthuri ũguo marugaga hamwe, makarĩanĩra hamwe makĩmenyanaga makĩria, ningĩ nĩ aceragio itũũra akĩonagio arata a mũciĩ na andũ acio angĩ a mũciĩ arĩa makuhĩrĩirie.

Wa mbere andũ akũrũ nĩ marĩ ngeithi ciao iria wagĩrĩire kũmageithia mwacemania bara kana handũ o hothe, ningĩ wagĩrĩire kũmageithia ũnyitĩte guoko na ũkainamĩrĩra ta njĩra ya kũmonia gĩtĩo, andũ akũrũ matiĩtagwo na marĩtwa mao, ũmwĩtaga maitũ kana baba, cũcũ kana guka, makĩaria ndwagĩrĩirwo kwaria mwacemania nao wagĩrĩire ũmeherere barabara mahetũke, andũ akũrũ matitũmagwo no angĩgũtũma ona akorwo ndũmũĩ nĩ wagĩrĩire ũthiĩ kũrĩa watũmwo na maticokagĩrio.

Kĩhiko kĩa rũrĩrĩ rwa mathai wa mbere nyũmba ya mũirĩtu nĩyo ĩmenyaga mũthuri ũrĩa wagĩrĩire kũhikia mũirĩtu wao na ũguo nyũmba ya mũirĩtu nĩ mokaga kũhũra hondi na kĩheo, kĩheo kĩrĩa kĩaragĩrĩrio nĩ nyũmba ĩyo ya mũtumia na mangĩona nĩ kĩagĩrĩire nĩ magĩtĩkagĩra na kuma hau mũirĩtu ũcio akaracĩrio indo iria cietio naguo mũthenya wa ũhiki mũirĩtu nĩ athambagio magũrũ nĩ mũthuri wake magacoka makohwo hamwe na cuka wa mathai arĩ ta njĩra ya kwonania ũrũmwe, nĩ macokaga makainĩrwo nĩ andũ a rũrĩrĩ rũu rwao arĩa matungĩte ndungo cia nyĩmbo cia ũhiki, hwa-inĩ wa kinya nĩ marĩaganĩra na mĩhĩtwa ĩkaugwo na makanyua thakame ya ng'ombe, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩonania ũriku wa ũndũire wao, rĩkoragwo rĩrĩ igongona rĩa mwanya na rĩthaka mũno.

Ũcio nĩ ũndũire mũhetũKe nĩ mahinda. Na andũ arĩa ma ũthondekete kana ma wanjĩrĩirie marĩ na matanya ma kwĩyenda na kwenda kũhinyĩrĩria atumia. Ũcio nĩ ũndũ wĩ thithi, guoya na ndũkoragwo na ũmithio ona ũmwe, nginya harĩ ũthuthuria wothe wanekwo, makĩria mogwati maguo nĩguo makoragwo marĩ igũrũ. Tondũ amwe arĩa mekaga maũndũ macio ona matiarĩ na mathomo ma kũmenya, maraiga atumia acio ũgwati-inĩ wakũhingana mĩkiha ya kũhetũkia kahinda kanini na angĩ nĩ mauraga nginya mũndũ, ũkaura thakame ũgakua na ruo rũingĩ mũno. Na ũndũ ũcio ndwarĩ na bata ona hanini.

Magongona maya marutagwo nĩ andũ arĩa metĩkĩtio nĩo marĩ iheo ici, noguo mathiaga mũtĩ-inĩ wa mũgumo kũhoera ho kũringana na ũndũire witũ mathiĩ nĩ mahoyaga mahoya ma gwĩtheria ,magacoka maka makahera nĩ ũndũ wa mahĩtia ma rũrĩrĩ, nĩ makoragwo makuĩte mbũri, ndũrũme ya igongona makamĩthĩnja marorereirie kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga, ndogo ĩkarorithĩrĩrio nakũu makanjia kũhoya magĩtagia mbura magongona maya marutagwo nĩ arũme tondũ ũndũire-inĩ witũ arũme nĩ mahetwo gĩtĩo mũno, nĩ ũndũ wa wĩtĩkio mbura nĩyokaga.

Ũyũ nĩ mwandĩki wa mohoro, kana mwethi wa mohoro ma ũthuthuria, na nĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, arutĩte wĩra na kambuni ngũrani ngũrani cia ũtangathi, nanĩ oĩkaine mũno harĩ kũrũĩra ihoto cia andũ, wĩra-inĩ wake nĩ ahotire kũhithũria maũndũ manene marĩa mekagĩrwo nduma-inĩ na ningĩ nĩ ahotire kũrĩmĩra cioneki nyingĩ cia andĩki a mohoro arĩa magereire guoko-inĩ gwake.

Rũrĩrĩ-inĩ rũrũ ruitũ nĩ twendete kũmenyerera ũndũire witũ, noguo tũũmenyagĩrĩra na gũtigĩrĩra njiarwa na njiarwa nĩ thomithio ũhoro wĩgie rũrĩrĩ, kũgerera njĩra ya nyĩmbo, kũrĩ nyĩmbo ikoragwo itungĩtwo, cikoragwo cikĩrĩra andũ kũrĩa twaumire ta rũrĩrĩ, mbara iria twanarũa ũhotani witũ na maũndũ marĩa twagĩrĩire kũrũmĩrĩra gũtigĩrĩra rũrĩrĩ rũtina huka, ningĩ nĩ gũkoragwo na ng'ano itungĩtwo, cikĩonania ma wĩra ma andũ ngũrani rũrĩrĩ-inĩ ta ciana , athuri na atumia, cikoragwo cikĩonania o mũndũ itemi rĩake harĩ mũciĩ, nĩ kũrĩ ng'ano cia kwonania ũrĩa magongona ngũrani marutagwo ta magũciarwo, kũrĩha rũracio na makũgimaria ciana cia anake.

Ũkĩhũthĩra thimũ yaku rĩ thĩĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia kambuni ĩyo ya ngari ũrenda ĩgagũkua, nĩ ũgũkora wahingũra, handũ wagĩrĩire kwandĩka marĩtwa maku, wũihũrie namba ciaku cia gĩbandĩ, wũihũrie kana wĩ mũtumia kana wĩ mũthuri, wũihũrie mũthenya ũrĩa ũrenda gũthiĩ na ũrathiĩ kuma kũ? Nginya kũ? Na nĩ mathaa marĩkũ ũrenda gũgathiĩ. Oho nĩ ũkuona itĩ, iria citigarĩte itarĩ cirona andũ ciandĩkĩtwo na namba, ũthure gĩtĩ kĩrĩa gĩgũgũkenia warĩkia kũihũria nĩ megũkũrehera ndũmĩrĩri harĩa wagĩrĩire kwona mbeca iria ũkũrĩha ũcoke makũrehere ĩngĩ, ya gũkwĩra wĩkĩre namba yaku ya thiri ya Mpesa, warĩha nĩ magũkũrehera ndũmĩrĩri ya mũico ĩrĩa ĩna maũndũ macio mothe warĩkia kũihũria neyo nĩyo ũkaruta mũthenya waku wa gũthiĩ wakinya harĩa ngari-inĩ ciao nĩgetha wĩtĩkĩrio kũingĩra.

Ngwenda kũmenya kana nĩ wĩyandĩkithĩtie ũhoro-inĩ ũyũ wa kũheo namba ĩno tondũ kũrĩ andũ mathiũrũrũkaga mahetwo wĩra nĩ thirikari mokaga gwaku magagwĩtia namba ya kĩbandĩ namagakũhũra mbica na nĩ makũragia mbica, angĩkorwo nĩ wĩyandĩkithĩtie nao wenda kũrora kana nĩ ciumĩte no ũrorire nenda-inĩ cia mĩtambo ya thirikari ũthiĩ hau nenda-inĩ nĩ kwona wĩkĩre namba yaku ya kĩbandĩ nĩ ũkwona kana nĩ yumĩte, angĩkorwo ndweyandĩkithirie hĩndĩ ĩyo thaa ici gũtirandĩkanwo tondũ nĩ kwa hingirwo, nĩ thirikari rĩu no wetereire nginya makahingũra rĩngĩ na mahingũra ndĩgetagwo ũguo Huduma Number, ĩgakorwo na rĩtwa rĩngĩ.

Rĩu haha kĩrĩa ngwenda ũkwamba wũiyũrie iratathi rĩrĩ no ũkũrĩihũria haha ũguo nenda-inĩ ũkũhe marĩtwa maku, ũcoke ũhe namba ciaku cia kĩbandĩ, namba yaku ya kũrĩha magoti nonginya ũkorwo na marũa ma chibũ waku, ũcoke nĩ ũgũthiĩ wethe andũ a gũkũrũgamĩrĩra arĩa ũũĩ, andũ erĩ woe ibandĩ ciao na magwĩkĩrĩre thaĩni no mbere ya ũguo tũkwamba kũiyũria ĩno nĩ ũkũnjĩra kũrĩa wathomeire, ũcoke ũnjĩre mbeca nĩ irĩkũ ũkwenda tũiyũrie tondũ hena mbeca mwanya mwanya harĩ harĩ ici nĩ irĩkũ ũrona ikwagĩrĩire mũno? Kũihũria gwothe wenda ngũiyũrĩrie, ngũkũiyũrĩria na ciringi magana merĩ, na wandehera indo ici ciothe ndikũnina itha rĩmwe ngĩiyũria.

Cikoragwo cirĩ cia gũcanjamũra andũ ,ningĩ rĩrĩa marĩkia wĩra magacemania hamwe na magakũkũĩra ningĩ nĩ ikoragwo na itemi rĩa gũtwarithia ũndũire na mbere tondũ ciothe cinĩtwo na rũthiomi ruitũ, imwe cikoragwo cirĩ cia gwĩtĩĩra njamba cia rũrĩrĩ, ingĩ ikoragwo cirĩ cia gũthomithia ũhoro wa mĩciĩ mĩrutĩre ya mawĩra ngũrani ngũrani na nĩ ihotaga kũrehe andũ hamwe, makĩria andũ a marika mamwe makahota gũteretanga na kwarĩrĩria maũndũ marĩa maragerera na gwetha kĩhonia o kĩa mo.

Tondũ tene cia thakagwo mambura-inĩ ngũrani ngũrani ,no rĩu thikũ ici mambura macio nĩ mahanire gũthira ,na marĩa matigarĩire mekagwo mũno, kanitha-inĩ ta mohiki ũguo ona nyĩmbo iria ĩgũthakwo kũu, cigũthakwo iria cia kanitha cia kũrongoria Ngai, nao aini arĩa marĩ kuo ,hĩndĩ ĩyo mainaga nĩgetha makenie andũ a rũrĩrĩ no rĩu arĩa mekuo maraina nĩgetha mone mbeca, noguo ũgakora maraina kĩrĩa maramenya nĩgĩkũmarehera umithio, kĩrĩa andũ magũtaũkwo nĩkĩo noguo cia ũndũire ikahana ta cia tiganĩrio tondũ icio cia ũndũire thaa ici ona cingĩinwo andũ aingĩ a mahinda maya nĩ mekũigwa no matingĩhota gũtaũkwo na njĩra njega.